Ore kulo na irpaek oitayioki tolchamba nepuo aisiong torkombeibpetumoki laduo paek etoito pemengueyu nemejing empusha ore pitobiri irpaek aiko nji aisong na kisaidia peyie minyala laduo paek amu teniragieki aiteleki irkulie na kelelek epuku kkae ore pisumgi aiko nji na ketoyu aitobiraki nemejing empusha neaku indim aisudoi pintumia tenkata olameyu ore pintoy irpaek aiko nji na indim aisudoi tenkata naado ituinyala neaku inatoki nagira aasa tene aitoy.

Ore ene naa olchani oremitoi ntare . Ore maana eleshani naa kibooyo moyiaritin napasha tontare . Ore piud ntare nemitoki moyiaritin aibungbung inaduo tare inonok kisaidia aiboyo moyiaritin , neyau sii biotisho tonaduo tare . Ore si piud intare inonok kulo kiek naa kidim atoponata ashu atoisho neaku kumok tenkaraki kibooyo moyiaritin namitiki naduo tare eponaa aku kumok , neku ore enkipirta eleshani naa piooyo moyiaritin napashpasha tontare inonok.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena. ore taa Kuna aitubulu, naa nkaitubulu naidim atubulu, tenkata enchan. ore entoki nalotu damunot naa olari. ore enkata enchan naa keetae nkaitubulu kumok, naabulu too ntimi, kake enkata ake nasheita, eidim inaduoo kaitubulu aatubulu. ore enkata olameyu, naa ketii enkop melau enkare. nelau enkijiape naidim, aitubulu nkaitubulu nepaasha. kake ore peesha, meetae nkaitubulu nimidim aatubulu. neeku Ina toki aitadamu ena, enkata olari nasheita enchan sapuk, nebulu nkaitubulu.

ore maana ena kipirta too nkiasin enkila enkolog aa ore taa Kun naa nkuruon natoruoki tee nkima ore maana pee ewori Enkima enaake naa pitayuni Nena kuruon petum irkeek enejig pee ekipunguza empuruo tenaduo aji neeku ore maana pee eitauni nkuruon keji pee etum irkeek enejig nimitoki sii enaduo puruo Anya iltung'ana tee nkaji kisho sii Enkima metipuo aitobiraki neyier enaduo daa eno too sai kutik ore pee mepuru Enkima naa kisho Enkima meyupupuo aibug irkeek nikiyiaraki endaa aitobiraki

Ore ena siai tenkop natii naa kegira aitobiraki oleng amu ore taa Kuna naa mboshok natunoki nepiki orpuya enkop petumoki aiboo enkare aibokie Kuna poshok neeku kegira enasiai aitobiraki tenkop natii amu ore pee epiki orpuya enkop nemitiki enkare najig naaduo poshok ashu najig enaduo kop entoki enkolog awok aing'atie nkaitubulu enono neeku enkoitoi ena ee tekinolojia nagirai aitumia aitubulunye endaikin tenkop natii keisaidia mboshok metubulu aitobiraki netum enkare naitosha amu mingatie enkolog

Ore ena baye tenkop natii naa ena maana oleng' tenkaraki ore pee iun nkaitubulu inonok naa akimpungusaki gharama nintoki alo ainyiang'unyie ndaiki tosokoni ore pee eisho inaduo aitubulu inonok aitobiraki iindim sii atimira irng'anayio kulo looiu nitum iropiyiani ore iropiyiani naa inemaana te maisha oltung'ani amu meeta entoki nabo niidim ataasa miata iropiyiani neeku kegira ena siai aitobirari amu kila oltung'ani neyieu endaa nanya kila oltung'ani neyieu iropiyiani niyieu ake ntokitin kulie kumok naa teniata kuna aitubulu inonok nemiata entoki nabo nilau.

Ore ena siai temurua natii, naa kegira aitobirari.aa ore taa kulo naa ilmaisurin otuunoki. naa ore esidano eunoto ilmaisurin. naa teniun enkata nabo, nebulu neisho. keeku Kila enkata nasha ashu, enkata olari neisho iladuoo masurin linono. ime lasima pee intoki aun, neeku ene maana ena. amu enkata nabo ake idim atuuno olmasuri, neeku ore kulie arin pookin, kegira ake aisho. nikincho ilnganayio. kisaidia kulo nganayio, ashu ilamasurin tenitum, amu edaa naimiri sii niyasie ntokitin kumok. keyau sii enkijiape sidai neyau enchan.

Ore kuna aitubulu nemesidan tenkalo eunore amu ore pee ebulu aashep ndaiki naa kelelek ing'atie enkare ning'atie osinyai, negorr inaduo aitubulu inonok aamitiki ebulu neeku ina toki nagira aasa tene nkaitubulu naatubulutua aashep nkulie duo nituuno nemesidai amu king'atie ntokitin pookin naayieu duo kuna aitubulu inonok pee ebulu esidai neeku menarikino nebulu kuna aitubulu tine paa kishiakino nidotu eton aa kutitik pee megorr inaduo aitubulu inonok aamitiki ebulu.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa irkeek oomukuni peeku enaisho pee eoki kidimi aatumuku irkeek oopaasha nepiki enaduo aisho ntokitin naapaasha naaijo sukari nemukuni toonkolong'i naikash nemukunin torkeek oopaashipaasha pee etumoki enaduo toki ataa enaisho pee eoki neeku ina toki adamu tene amu ore pee epiki kulo keek ele puya naa keji pee emukunye ake ore pee ebaya ewueji nayiueni nitayuni oladuo puya itu epuo inaduo abobok aajing' enaisho, neeku ina toki adamu tene.

Ore ena siai naa kesapuk oleng' tenkop ang' aa taa enkitubulunot e kulo ng'anayio amuore piiun oltung'ani irnganayio naa teninya nikayki biotisho osesen, neeku kenyokita pooki ng'ae aun irng'anayio linonok pee kimpungusaki garama nilo ainyiang'u iladuo ng'anayio tosokoni neeku enetipat ena baye oleng' kegira iltung'anak pookin aaun irng'anayio pee etumoki ainasa naa iiidim sii naai nimir iladuo ng'aanayio linonok pee itum iropiyiani naa ore iata iropiyiani oltung'ani meeta entoki nabo nemiidim ataasa amu inyiang'unyie pooki toki niyieu.

Ore entoki nalotu edamunot tenadol ena naa ore ena naa nkaitubulu nauno tenkang pidim airembesha enaduo ang naa keuni sii nkulie naa keeta irng'anayio onyai ore nkulie neuni aitaa oloip neuni sii naa irkeek obakisho naa tenidotu oladuo Shani mbenek ashu ntona naa teniok oltung'ani omuoi naa ekidim aishiunye neeku enatoki adamu tene aa ore tenkang naa edim atuon irkeek opaasha naa keeta sii faidani naapasha amu keyieu nkulie irng'anayio naa edim ainosa

Ore mbae naitiship Tena siai aa ore ena naa enkwatata ore pekwet oltung'ani sapuk naa keisaidia apej eilata too sesen nipunhuza enaduo yilata neekidin ayaki moyiaritin ashu nyamalitin naapasha neeku ore entoki naitiship Tena siai tenikwet oltung'ani naa keyau biotisho too sesen loo oltung'ani neeku enetipata oleng ore pee ekwet oltung'ani kisaidai emanaroti osarge too sesen nipunhuza sii moyiaritin napashaa nikidim aibung'a oltung'ani etonita ake nee Kun enemaana enasiai tenekwet oltung'ani naa ketum biotisho

Ore ena baye tenkop natii naa enetipat aa taa eunoto orkeek amu ore pee iun oltung'ani irkeek naa kelelek kiyaki olooip ashu ewueji sidai niyang'iyang'are itanaure ore sii irkeek pee ebulu aaku entim naa kelelek eyau enchan, mitoki ewueji aaku olameyu keeku keshaasha enaa adake keyuko kulok keek nkatambo naa keyau inaduo atambo enchan ore sii irkeek iindim atooju nkabobok atabakie imoyiaritin naapaasha keiu sii iladuo keek irng'anayio laa iindim ainasa nimirr.